Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, manyitanĩie na thirikari, nĩo matabanagia mĩbango ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ makinyĩrĩria andũ ũmenyo, kana kũmathomithia ũhoro wa mĩikarĩre yao, mĩkĩre-inĩ yao ya maũndũ, na mĩrĩre yao na harĩ mĩhang'o ya o ro mũthenya o ro mũthenya. Nĩ matigagĩrĩra atĩ nĩ maingĩra na nĩmakinya icigi-inĩ nyingĩ thĩiniĩ wa bũrũri, gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩthomithia and ũhoro wa gwĩthamba moko, ũhoro wa gũikara marĩ atheru, na gũtheria matũra mao, nĩgetha kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka, ta mĩriũ ya gatema, nĩ tondũ wa kũrĩa irio ciĩ na gĩko, kũrigĩrĩria mĩrimũ ta ya Marĩrĩa ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gũtigĩrĩra matũra mao ti matheru. Kũgucĩrĩria rwagĩ gũkorwo rũgĩtambia mũrimũ ũyũ wa marĩria. No mathomithagia ũhoro wa mĩikarĩre na mĩrĩre mĩega, ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mĩrimũ ta ya kwashiakor, ciana nyingĩ...

ũndũ wa mbere-rĩ mũtumia nĩ erĩkanaga no akorwo agĩthahia maaĩ marĩa ma iria, rĩrĩa ekũingĩra kũrĩa thĩ-inĩ atĩ atege thamaki na gũcũngĩrĩra ũkui wa thamaki kũringana na wĩtĩkio wao. na ningĩ nda batiĩ gũkorwo akĩingĩra kuo gwĩthambĩra kuo rĩrĩa agũkorwo ena na kahinda gake ka mweri ,thakame ĩrĩa matiĩtĩkĩrĩtie ĩkorwo ĩkĩingĩra iria-inĩ rĩrĩa ningĩ ndahetwo rũtha rwa gũkorwo agĩtwara gatarũ, nĩ kwĩrĩkanaga atĩ mũtumia ndarĩ na rũtha rũu rwa kwagarara mĩhaka ĩyo atĩ nĩ ekuoya gatarũ na angire iria-inĩ nĩ getha akorwo agĩtega thamaki , nĩ tondũ gatarũ kau no gathiĩ gakwame kũrĩa iria-inĩ na mũtumia ũcio akorwo wa gũkuĩra kũrĩa iria-inĩ ,koguo arũme nĩo mekĩrĩirwo mũno nĩ tondũ nĩ mekũhota gũkorwo mena hinya wa gũtereba tũtarũ mũgarũ na mũtumia rĩrĩa agĩkinya kũrĩa mwena ũrĩa mũriku makĩria koguo nĩ marigagĩrĩria ikuũ cia atumia.